Bo komonut boisioni en kokwet amun boisioni kotoreti minutik chekokimin yan kalal asista sikorut komie. Yan kakolal asista kobet ropta asikebit minutik ih komoyomdos korutu komie akoeechekitun ih akotoltol, itoltole ng'ung'unyek ih sikotoret minutik chuton koruryo komie